Ore ena baye naa enkiremore arashua esiai ormanyara ore ena baye naa enetipat teneas oltung'ani amu ore piyas ena naa endaa iun ore peku endaa aitobirunye nitum entoki niinyia nimintoki aata esumash ore ena naa impuka orei onkitunguu ore sii kuna puka okuna kitunguu ashua okuna aitubulu natipikaki atua olchamba naa kidim oltung'ani atimira nitayu netum iropiyiani neeku enkoitoi ena nindim anotie impisai nindim anotie endaa ninyia enkoshoke nemintoki oltung'ani anyamal tiae oitoi ampisai wendaa enkoshoke.

Ore kuna naa esiai esirkali arashua ore entoki nalotu indamunot oltung'ani tenedol ena naa esiai esirkali ashua inkardasini ore ena naa enkampuni esirkali naithibitisha arashua nanyorraa entoki aing'uraa entoki tenaa kisidai enkitobirunoto enye ore ake piidip inewueji tene eima metaa keji keisidai entoki netumoki iltung'anak ayawaita ashom aitumiyia aa endaa enainosi uh entoki duake naifaa ning'urari eton etu itumiyia iltung'anak ore ena naa enkampuni esirkali naa lasima peimaa intokiting pooki petumoki atonyorrari ajo kitumiae arashua mitumiae.

Ore entoki nagira aasa tene naa enkokoo natii ene enapisha naibung'ita enkardasi natii olchani arashua uh empoleya napikita irpayek lenyenak ore ena kokoo negira abukoki empoleya tiabori orpayeki otubulua otuno negira abukoki petumoki endaa atubulu aitobiraki nitayu eria tiatua olchamba lenye ore ena naa keesi peepiru enkulupuoni natuunieki endaa teilo shamba.

Ore ena siai naa esiai e agriculture arashua ormanyara etunoki endaa tiatua ele shamba nepiki empaip napik enkare aidapashaki ore ena siai naa kitaasi tenkop nemesapuk enchan aa keji ena siai tenkop olashumba irrigation nchere kepiki empaip naisuaki ena daa enkare uh enkata nemeetae enchan petumoki endaa atubulu netumokini anoto endaa erishata pookin nkaraki neetae enkare ore sii ena naa keesi tenkop natii enkare mindim akeduo ataasa tenkop nemetii enkare amu keyieu enkare sapik naitumiyia emashini egira abukoki orchamba enkare nebulu inkaitubulu natunoki petumoki anoto enkare netum iltung'anak anoto endaa netum ainosa esiai onkaik enye nataasutua.

Ore ene naa olchamba otuuno ilparakoni arashu olairemoni, etii olpayan le nkoti naibuar eichopito enkopia atua ale ilshamba, netuno ale payen ilchamba lenye apik endaa naa nebulu ena daa, ore ale payen negira aitumiya, impaip abukoki indaa enye enkare peetumoki atubulu. Ore ena siai naa keitumiyai ena siai aunishore te nkop nemetii enchan, kake ketii enkare amuu keyeu enakop inkare, keyeu ena siai enkare sapuk peetumoki nkaitubulu aanoto enkare naitosha, netumoki indaa atubulu aitobiraki peetumokini ainosa.

Ore entoki nagira aasa tene naa etii oltanki otiikaki teshumata inkiek. Ore ele tanki , oltanki orok lopikita emapipe enkare , ore sii entoki naatase aitoki tene , naa olchamba oiremoki nepiki endaa naa nebulu ena daa aitobiraki . Neeku ore eletanki keji pee etumokini atubukoki ena, kuna daiki enkare tele tanki aa enkoitoi dorop natumoki enkare atabai enkop nalakwa ashu ewueji needo egirae abukoki ele shamba eeta sii pressure , neeku mitanyal iltunganak otuuno ena daa enkure ashua enkare , niaku ketum inkaitubulu enye enkare aitobiraki.

Ore enabae naa, kitunkuu natuuno ilairemok tolchamba lenye. Ore ena kitunkuu, negirai aitaas entoki najo ilashumpa irrigation. Arashu abukoki ayau enkare torpaip abukoki olchamba, petumoki atubulu. Ore enabae naa enetipat temurua ang amu, medupa enchan neeku ore ena oitoi negira enadaa atumie enkare nenkoitoi sidai tenkop ang amu meetae enchan nemedupa ninye enkare. Neeku enkare kiti eyieuni. Ore eniare, enetipat amu ketum iltung'anak atimir kuna daikin natuuno, netumi iropiyiani mpisai. Neeku mitoki iltung'anak anyamal eyieu endaa nanya.